Aah oretaake ake paadol ena pisha ,na ketii nkishu ,neibor enkop oleng, etii enterit sapuk oleng nadamu olameyu, amu ore peingor kuna kishu na kaisasin oleng na ore peingur ena murua natii kuna kishu keibor naleng enterit nabore, nedumu nye nkishu osiwuo tenepuo. Etii olameyu sapuk oleng otii enewueji netii kuna kishu.

Aaj ore taa ireteni latoningo ipirta ena bae naa etipikaki serkali ireteni kumok oleng ipirta kuna garin ,naa ore kuna garin ninche oshi nadumu ltunganak aya kulie taoni nedumu tenkai wueji nepiki reteni peejokini lderefani mitoki areu kuna garin akiti oleng amu keijalieka naa enkishui lele osho. Nemeitokini apik kulo sinkolioni obuak oleng tekuna garin.

uh, ore taa entoki nagira aasa tenewueji naa etii emama natii ena pisha etii enkerai enye adolita sii enkima naijo kitobiruno etii embeshen natii inewueji naa ore piing'orr ena mama kegira ninye ayierisho amu adol duo etabolo emoti eeta enkijiko neeku tening'orr egira ninye ayierisho.